os nee yaoitwogikab ketienge ngoroiik che chobotin ne koto ngoroik che kichobe en kampunisiek che negiit? Ngoroik che chobotin ko kali mising nekoto ngoroik che kiole en ye negit che tindo beit nemi ng'weny.

Urerietab basketball kotoreti kipsomaninik ak kokwet komugul en oratinwek chu: Ngomiten urerietab basket ball kotoreti kipsomaninik koik busy nguno komakoi koshirikian en tuguk che yachen cheu kechorso ak keye maiywek. Nguno ureryetab basket ball kora kotoreti kipsomaninik sikobit ko en talentaishekwak ak komut komoswek che chang che tom kobendi. Urerietab basket ball kora kotoreti kipsomaninik kotuiyo ak biik che bune komoswek che terter.

Tos ibwoti ile tachei rabisiek che tyana chobiikab pikipikisiek ako tot koboisioito ano rabisiekwak sikotesak? Biik ab pikipikisiek kotoche rabinik che chang amun kesich pikipikiit ko moche rabinik komoche mashinisiek tugun alak che chang. Nguno sikwalda pikipikinoto kotoche rabinik che chang kou oleboisioto rabinikchoto koimuch ko investen en pikipikishek alak sikomuch kotes pikipikishek kochang'it ago sikobit koityi kila mtu pikipikishek si yon miten chito shughuli che chiget amatindoi means chebo transport age tugul komuch kobun pikipikiit agoi ole ite. Ago ngochang pikipikishek komakoi kegany mising pikipikishek chekibune.

Amunee si komakararan kechop sitimet echeget komakiguur biik che kisomanchi komasaton? Stimet kotindoi issues che chang ago wainik ab kapsitimiet ko very deligate Nguno stimet komoche kipsomaniat nekigosomonchi stimoshek chotok akongen kole wainikchu kobendi komosta ngiro. Kora stimet kotindo maat, nguno ngomakiribenge anan ngoboishe ngochob stimet chito netomkosomonchi stimet komuch kobar amun maat ab stimet ko maat neo ago usus chito ne kigonai sikobit kosiman maat ab stimet amachob korong.

Tos ibu kamanutik achon mung'arosiek che mengech che uu aldaetab mayaiik en kokwotinwek? Aldaetab mayaaik en kokwotinwek anan ko biashara age tugul kotindo komonut mising amaun ye ialde mayaaik kotoreti biik chemiten kokwet igochini tugun che motindoi ago magoi ialdaen beit nemi barak amun imuch kyalda raini mayaaik ko mutai ko ngwek kotindo komonut mising amun bikab kokwotinwek kotegemeanen amitwogik choto chebo gaa ago makerke ak amitwogik choto che kiale en sang che mengen ile kobunu ano? Nguno komie ne kealdaen kokwotinwek amun inoe ile kobunu ano tugukuk che keame.

Tos miten yoitwogikab keboisien diapers en lakwet ii? Arorun. Keboisien diapers en lakwet komiten yoitwogik sait age ago sait age komomiten yaitwogik. Netai ko diapers kokararan amun toreti lakwet koik comfortable mou kerate lawket ngoroik. Ngunon ago tindo elements che chang chetoreti lakwet sikobit koik comfortable lakwet koyai kiy age tugul. Kora diapers yaitwogik che chiget ii ko ngeboishe agoi ko igu uncomfortable lakwet amun en chito neo komakirote mising, nguno lakwet komuch konyor rashes v anan konyor infections ngeraten diapers agoi kora diapers kamanomekei ak lagok tugul. Nguno koyoche kecheng diapers kewolowoli kenyor che nomege ak lagok.

Tos nee kororonutik che yaei keboisien mashinit ne kitilen bakoinit amat keboisien oiwet? Koronutik che keboisien mashinit nekitilen bakoinit ih ko netai ko mashinit noton kong'ete nini mashinit noton ko mashinit noton nemomise kasisiek chechang indei kityo mwaita ak iboisien ako toreti amu seveni kasarta neoo sikobit keyai shughuli alak mashinit noton nebo oiwet ih ko moinoktoi mutyo kiyoe mutyo akomuch tindoo challenges chechang neimuch kotalbisten iboisien konda sinyoru effects kora mashinit nebo oiwet komoche kekit kora moche effort nebo biik chechang kora. Mashinit nebo bakoinit ko mashinit nebo kasari nemuch koboisien chii aketugul makergee ak mashinit nebo oiwet ne makoi keboisien kila mtu

Tos yoito ano tuguk che kesiiten korik che kitoreten gee biik che unee korichoton? Tos itindoi en kot ne menye ii? Tuguk choto che kisiten korikche kitoretenge biik komotindoi en kot ne amenye. Ago ole yaitoi kotoreti koot sikobit kotebi komye ak kogararanit si agot ye kabwa toek komiten kofeeleni comfortable. Nguno tuguk choto che kisiten korik che kitoretenge kobo komonut mising saii amun toreti agot kot asikobit kotebi kogararanit ago yon itoche toek komiten komyee kot neimenye.

Tos kiibwat agobo loiseetab beek keboisien mkokoteni ii? Tos nee yoitwogikyik ngibesio ak ibeetab beek en eunek? Laetab beek keboisie mkokotenit ko roisi imuch iboisie mkokotenit ak iboisie chito anan biik oeng komuch kochut. Ago mkokotenit kokerege ak trelait lae beek che chang cheboto tamosishek chebo twenty litres anan ko tamosit age. Kolae beek che chang en kasarta agenge. Ko laetab beek keboisie eunek kelae beek che tutigin amun chito kotindoi eunek oeng nguno kolae beek che tutigin ago kora koimuch komian chito amun laesetab beek imuch batet anan kwam tigikoik. Nguno laisetab beek keboisien mkokotenit kobo komonut ago kaikai kosir laisetab beek keboisie eunek en korikyok. Kora laesetab beek keboisie mkokotenit kotoreti beek che chang, amun chito neloe mkokotenit kama kila mtu lae kityo biik che tutikin.

Tos ingen iboisien rogoet ne kibimonisien ii? Arorun kokwoutik che kisubi si kebiman koindab kot ne kitechei? Eiy ange aboisien rogoet ne kibimonishen ko kakwautik che kisibi sikebiman kot ne kiteche ko netai kebimani levelit. Kot ne kiteche komagaat kochulat ama magat kogabenden en komosta age tugul. Nguno keboisien rogoet noto nekibimonishen sikobit kenai kele koato kotos kochulat anan machulat. Kora rogoet noton ii keboisien sikobit kenai kenyor koindo nebo kot nekiteche. Koindo nebo koot nekitech komamagaat koo mising ago magat koyome kila mtu en ye kaba kooto. Koot nekiteche kotegemeane koindo nekisube en uitugul.

Tos sapet ap kokwet ing somset ing konet ap rabinik ing kokwanik ap Garisa? Acha sobetab kokwet en somset en konet ab rabinik eng kokwanik ab Garisa. Komanyolu amakararan amun mo sobet nekararan kesomege rabinik amun rabinik koye som koyoche iwekte ak iwekte kokagaiiyo. Nguno somset ab rabinik agot en kokwet age tugul komanyolunot kora somsetab rabinik ko toreti lakini mototoreti mising en komostab development mising. Somsetab rabinik eng konetab rabinik eng kokwonikab Garissa. Garissa ko kokwet netindo changamoto che chang mising cheboto korik, boto amitwogik, koboto beek chebo ropta. Nguno somsetab rabinik komakararan amun bichoto kobune shidaishek che eechen ak komiten kogileke sikobit kotepso komye.

Tos kioldo ata mobuget agenge ne bo makaa en ndonyo ne negit en inye? Ne che yoei alyet kwo barak anan ng'wony? Ko aldaetab makaa kealdaen beit nebo siling konom ago been kora kole wakati ngiro nito. Betut nan chang makaa anan komite ropta kogakotil kila mtu ketik kwendi ngwony beitab makaa amun tindoi kila mtu makaa. Ko kiit neyoe kora kwo ngweny makaa ko en komaswek che moboisie biik che chang makaa, labda koboisien wooindap biik gasit anan koboisie maat nebo jikoni non kiloli ak mostinwek somok ko noto koyae beitab makaa mat koik kali mising. Ko kiy kora neyoe beitab makaa kolany, ko en komoswek che tegemeanen makaa ago bosie noto kochope amitwogik ko noto koyae beitab makaa kwa barak amun yoche koal chito makaa ak si kobit koboisie kora beitab makaa kwendi barak amun season nebo ukame.

Tos igornotoi aino rabinik chesorunengei? Rabinik chesorunengei igonori en bengit anan ko simoishek alak tugul. Rabinichuto ko rabinik che iboisien kityo en itinye shughuli agetugul nemoche isorunenge marabinik che magat iboisien an kasorwek alak tugul. Rabinik chuto kora ko uwon savngs chekuget che iboisie en betut yon metindoi ko rabinik cheisorunengei. Rabinik chuton koimuch igonoren benkishek anan ko M-Pesa, M-shwari ko rabinik chuto che kigonori en income neng'ung'et komamagat koma rabinik che chang. Ane agonori fifty percent chebo rabinik choto sikobit kesorunenge en wakati nemetindoi namna agetugul.

Arorun agobo kasarta ne kiyochei inetgei iyai kiit ne leel omiten ak kipsomaminik che chang' ii? Tos amunee si kiimachei inai? Tos nee uinwek che kiibun? Kasarta nekiyache anetge kit ne leel ko kasarta, ko kiyoto leel ko kiboisie kompyuta nito ko kasarta kyomoche anai amun en kipsomaninik che kigimiten tugul ko kilazima, kimagat keboisien kompyutainik keyoe kila kitu agokiingen kila mtu kobate anendet. Nguno keboisie kompyuta ko kiiy nemagat amun imuch iit kasarta nemagatiboisie kompyuta ago neimite komakiyoni keboisie kitabushek ak kartasishek. Uiynwek chebo keboisie kompyuta ko netai ko kiy ne mpya ago kigosoman kila mtu tomo inyegen. Nguno itepche koichi ne left out en komoswek tugul. Kora kompyuta komakerge ak kitabushek amun moche iboisien itypenen eung'ung ak metit sikobit inai komye.

Tos imwaa agobo kasarta ne kiyochei ipchechi anan ibaas rabisiek agobo kiit ne bo kamanut? Kasarta nekiyach apcheichi rabishek agobo kiit nebo komonut ko kasarta ne kiamache alipan school fees ago kigakoit exams ko yon kagoit kiyai testi komagat ilipan exam tugul chekobo semester sikobit keyanun iyai testi. Ko ngomelipan rabinik choto koyoche komeyai exam exam iyae exam en kasarte nerupe. Nguno agopo kasarta ne kiyoche ipchechi anan kebas rabishek ko kiyach abas rabishek sikobit alipan amokitoi testishek choto. Nguno shughuli alak che kiotindoi kokiyach apchechi kitikin kitikin ak alak kokiyach ameto kouchoto amu kimakoi asuldaen ago kimiten rapinik tutikin che magoi koyam aboisie ak a pcheate en kila mahali. Nguno pcheet ab rabinik komoche chito neingen komye agobo rabinik ago imuch korib rabinik komye.

Tos imwaa agobo kasarta ne kiwalak kabureng'ung konamgei ak waletab alyet en emet? Tos kiiyai nee si naite kasaratan? Kasarta ne kiwalak koberurenyun ko kasarta nekyonyoru kasit neimuche kogonon rabinik che chang che amuchi aboishen en betushek tugul. Kasarito ko ki kali kora tuguk tugul en emet amun kigakolany beitab mwanik. Nguno kogikasarta nekinamge ak waletab olyet. Kora ko kigakoik cheap magokali tuguk alak. Nguno koginomege rabinik ago kimoisomsei mising. Ko kit sikoyai anaita kasarito ko kikasarta kityog nekiyai anaita kasaraton amun tugul en tugul ko uiy ago chang tuguk chebune biik. Nguno ko kasarta neyoe inaite ago kora ngab komakali tuguk ago ngap ko kali nguno koyoche inaite kasarato amun metepche kounoto agoi.

Tos kikocherta anoo Akothee kwonyiik che mengech en emetab kenya kobuun bandanyin en tienwogik, nung'aret ak chametab kotoret biik? Akothee kokigotoret biiikab Kenya sanasana ko kwonyikab Kenya. Amun en korong kegere Akothee ko single mother ago tindo lagok che tindoi kasishekwak ago kigoik succesful Ngunon noto kochere biik che menye emetab Kenya amun en tienwogik ko oindap biik kogose tienwogik ab Akothee ago chame mising Akothee. En komostab mung'aret ko kigocher biik amun korong ko kikogochi biik kasishek che kimakotindoi kasishek ak komuch konyor kasit ne tienge en betushek alak tugul. Akothee kora ko chame kotoret biik, tindo charity services ago kora kotindoi sugulit nenyinet ne toreti kipsomaninik yon mite kosomani koimuch kosuldaen somanwek chwak ngo komakotindo nafas netos kosomanen. Kora kotindo mung'arosiek che chang che kigocher biik che chang kole imuche chito kotoi en ole miten ak koit barak mising.

Tos nee wechet oinon neibuu 'tear gas' koityo miendab borto ak emet? Tear gas en miendap emet ketounen netai korong en mieindap emet, kotoreti keripen usalama yon kagobit boryet age tugul en ngemet. Ko tear gas koboisie police sikobit kettawanyen biik che kagotoi maandamano anan kagotoi boryet. Tear gas ngelinganishan ak bundukishek ko afadhalshani polisiek koboisei tear gas amun motindoi effects che chang mising chekerge ak chebo bundukishek. Kora tear gas en miandap borto kotindoi changamoto che chang amun tear gas ko affceteni borto ago magoi kobus chito komye. Kora tear gas kotilotili konyek ago yoe chito konyor vision nemakararan misin. Tear gas kora komuch kolipukanchi chito ak kobel chito kou yan kabel chito maat. Amun noto ko changamoto neo mising en tear gas amanyolu keboisie tear gas en bortab chi.

Tos imwaa agobo kaburet ne kiinam si weguu tuguk che kakeboisien? Tos nee ne kiyain iyai kou noton? Ko netai ko tuguk che kogeboisie komakerke ak tuguk che mpya tuguk che kogeboisie kotindoi changamoto amun kigoboiisie chito age siyama komoche anan konyor shiaishek che chnag koaldochin chito age. Nguno tuguk che kogeboisie kotindo shidaishek che chang amun ngeitu komayae komye kou tuguk choto che mpya Tuguk che kogeboisie kora koimuch kotindo hitilafu che chang. Ago imuch komemuchi agot iyat amun mara kitindoi passwprd aanan ko logins chebo chito ne kiboisie. Ngunon tuguk chekinam siwegu, tuguk che kogeboisie komanyolunot keale, anan keboisien, tuguk che kigeboisie chito komanyalunoto kiwegu sikoarorun chito nekitindoi agobo kila kitu ole kiboisioitoi ak ole imuch iboisie.

Tos ibuu wolutik achon che bituu yo kitonosi tetutik che tononjin 'USAID' en kabilosiek che miten en kenya? USAID kotoreti kabiloseik chemiten en KEnya amun netai USAID kogitoreti biik che tindoi mugonjwaishek cheu UKIMWI ago kiigochin kerichek free ngab saii komakomiten kerichek che free lakini USAID kokitoreti ago kiib walotik che chang amun biik che kitindoi mugonjwaishek cheu UKIMWI kokimuchi konyor kanyosiet en beit nebo buch. Kora USAID kotoreti kokigoip walutik en komoswek che momiten amitwogik ago en komoswek ole seretos lagok ko kigoipchi amitwogik ak kobai icheget ago kora kogochin supplies chebo sugulit ye amishe. Ngunon USAID ko kigotoret kora kipsomaninik amun kigosomesan biik che chang ago togotoreti biik en Kenya ago mo en Kenya kotugul. USAID kotoreti biik en emotinwek tugul en Africa ak en emotinwek chun alak tugul.

Tos nee tuguk che ireuu kiprutoinik konyokogeer en Mombasa? Korong netai Mombasa ko county netindoi weather nekaran Mombasa ko lalang ko nito netoreti kiprutoinik kobit kobwa amun magoi konam challenges chechang che tinyege ak weather . Nebo oeng ko Mombasa ko tetege ak Indian Ocean. Indian Ocean ko boto oceans chemiten en earth ng'wonynduni. Indian Ocean ko noto neimutu anyun kiprutoinik che chang sikobit kobwa nyokoker ak kwai shughuli che chang. Mombasa kora kotindoi culture chechang ago tindoi amitwogi chebo Kenya che imuch kobwa kiprutoinik konyokwam ak kotasten culture noton nebo Kenya. Mombasa kora kotindoi kiprutoinik che chang konoto ago ng'ololdos en English anan ko Kiswahili ko noto netoreti. Mombasa kora kotindoi artefacts chekibo keny cheu Fort Jesus, nguno kotindoi history.

Tos iyaene kot koimak kastoma nekami kokenyi laindab ketil paspot amun eng koindab lainda. ileni nee asikotoret? Kastomaya negomite kogeni laindap passport imuch itoret ichopchi lainda anan ing'ololchi inendet sikobit kosirto kasarta komomiten kogeni. Kora kastomayat nekomiten lainda kogeni kotil passport komuch ilenchi kwo asikowek baadae yemagokoi lainda. Kora komagat ketes technology chebo lainwek sikomuch kotil kila mtu en simet ko kora komuch igochi kastomayat ne karan kong'et en lainda, imuch igochi ng'echeret sikobit koteben yan tugul yon igeni simang'et missing ago matkoimak. Ago kora kastomayat nekomi kogeni lainda nekitile passport komuch opchei ng'alek anan omutu biik che ingen kotil passport sikomuch kotoret kochopchige lainda noto ne kitilen passport, ago kotoret matkoimak chi age tugul ntile passport .

Kepirchi namba nemikilipan eng sipitalitab miyandoab kabwatutik. Mwach icheket akobo kiptangot nekitinye eng wikit nekikosirito. Ko namba nebo sipitalit ye kepirchi sipitalit nebo miandap kabwatutik ak imwochi icheget agobo kiptangot nekitinye eng wikit nekikgosirto imwachin icheget sigobit koelewan ak ielewani icheget komie. Ko ipirchini ak iexplainenji komye sikobit koelewan ilenchini, kiptangot nerupe komuch koshe amun toreti icheget kora en kabwatutik sikobit kosobcho komye.

Amache koot ne kialdaen maiywek ak omoche aai oret ne kinyite permit ak lesenit nebo mung'aret ko koot ne kioldoen maiywek konyolu kecheng en komostor nebo biashara ago moe en komosta nemenye biik amun tindo keleleishek chechang ago mogoi kocham biik kotko miten ye kiruitos anan ko ole kimenye. Kora ko sikenyor permit komagat keng'alal ak biik chebo KRA ak biik kora chebo county sikobit kopiman maiywek kotko maiywek che kororon anan ko maiywek chemonyolu koe biik. Kora kosikenyor lesenit komagat kenyokenyor koger biikab county kole ole ketech anan ole kenyorunde koot sikobit ialdaen maiywek ko komosta ne nyolunot ago ma komosta nemonyolunot. Kora kosikenyor permit keng'olole ak county government sikobit korejistan asi inioldoishei itindoi permit amagoi koimin chi agetugul komoche iborji permit.

Tos oratunwek ngircho chemu kepaishe sokotoret lakok chikeutie konyor somanet? Lagok che kiutie konyor somanet ko siketoret komagat keororchi koba sugulishek chebo skills sikomuch ketoret. Imuch manyor somanet amun shidaishek chebo school fees anan ko kimagotindoi sigik, komagat kimut koba orphanages sikobit ketoren oloto ak konyor msaada neyomegei. Ko lagok chemanyor amun school fees komagat kechangan ak kegur harambeeisheksikobit ketoret icheget kosoman. Amun somanet ko kit nebo komonut en kasarta nebo rani. Kora lagok choto che kiutien konyor somanet komuch kemut technical skills chemamagat kotindoi somanet sikobit konai kosoman kiy age tugul. Komuch kenet agobo chobetab carpentry choto ko chobet ab kitandok kiboisie ketik, anan ko chobetab kiy agetugul keboisie ketik ago noton kotoreti koimproven skills chechwak.

Tos koiro ole kiipetito Nairobi betusiek che kinaat mising amun eng tililindo nekimi ako tos ibwatini yai nee serikalit? Nairobi kokibetito en betushek che kinaat mising amun en tililindo nekimiten ko saii komi serkalit kochobe sikotakokararanit amun noton ko neibu kiprutoinik chebun emotinwek che terter si kobit kobwa nyokoker emenyon nebo Kenya ak kobit koger kiy age tugul newalt en emonito. Ko serkalit nebo Nairobi komagat kotilili Nairobi en kasarta age tugul. Sikobit kovutianji kiprutonik chemi kobwone ak kogochin kora Kenya konyor sifa nekararan si yebendi ipkolenji kiprutoinik chuto sitakobwa alak che chang amun Nairobi ko city nekararan ago tindoi activities che chang che imuch koyae kiprutoinik anan ko biik che miten en emet nito nibo Kenya agoboiboetu mising.

Chito nebo mung'aret en ofisit nebo Homabay, kocheng'e lesenit nebo mung'aret amun maisure tuguk chekemoche. Kecheng'e nee yo arorun tuguk che kemoche komi ak oret nekichob county inoton, ofisit noto nebo Homabay kocheng'e lesenishek mung'aret amun moisure tuguk konoto komuch ko shidait nebo county nemotindoi systemishek che yoe komye ko noton ko ni biik chebo chemung'araishek chemiten Homabay kocheng'e lesenishek ago lesenit ko kit nemagat ago lazima sigobiit kotou chito koopareten en biashara anan ko mung'aret netindoi. Biik choto, ofisishek chebo Homabay komagat kegochi icheget lesenishek che chang en chemung'arainik amun uiy ketou mung'aret komiten koyae kasishek agomiten kosire biik alak kasishek. Si yeite mwisho nebo ineni kotindoi agot vijana chechang kasishek agomuch koaljige amitwogik ak kiy age tugul nemokinge. Kou saii komotindoi...

Tos imukakse kewal koek somanet ap sokat sikotoret kipsomaninik konai? Kewal koek somanetab sokat kotoreti kipsomaninik konai agobo keny ak konai agobo kila kitu nemanai ne en saii kamaineti somanet nebo kasarito. Somanetab sokat kora kotoreti kipsomaninik sikobit konai cultures chechwaget alak tugul ago toreti icheget sikobit konyor ng'omnatet neo.

Tos iyoe nee sikoity kandoinatetab kokwet ngot kokon agenge en meng'ik rirek agobo wirataetab chafuk en ngoret nemanyolu. Ko nito koyoche kerat chito ne wirtoi chafuk en ngoret nemanyolu, ak kegochi inendet adabu neyomege. Bichuto koyoche kora kegur kamati en kokwet sikobit keng'ololchi icheget ak kemwochi kelenji nito koya ago affectani kora afya chebo biik, meng'ik chemenye kokwonoto. Ko kora komagat kesomanchi icheget ak kigochi icheget koik kipsomaninik sikemwochi icheget agobo maadhara alak tugul che koseni wirtaetab chafuk en oret nemonyolunot. Ko kora koyoche kiisto icheget en kokwet singong'et biik che menye kokwonoto koichege oo che tililen ko wirtaetab chafuk en ngoret nemanyolunoto ko mamagat en kokwet age tugul.

Biik chechang kokinam atepto nekiyae boisiet koech. Tos ibwatini kole kikotoret nee eng sobengwai nebo kapchi? Biik che kinam atepto nekiyoe boisiet koech ko kigotoret amun yoe kasishek kosir saishek chebo biik chon yoe kasisiek chun alak. Biichuto konyoru rabinik che chang kosir biik chon yoe kasit en muda nekitikin. Kora kotoreti amun icheget komuchi kosuldaen kiy age tugul amun tindo kasarta neo neimuche kosuldaen koicheget, bichoto en sobet nebo kapchii konyoru kasarta neimuch kotebi icheget agot ko familia amun tindoi kasarta neo, amun yoe kasishek icheget koech.

chito nekowo KFC kual keboisien hapit akolubanen debit card ako katilen chebkondok konyil aeng tosmwochindo KFC kowek chebkondok. KFC komakoi kowek rabinik tugul chekakilubanen debit card amuun hapit noton ko ngailuban koboru kole kailunan mara mbili ko icheket ih ko kamoko tindoo sukuli ilibandoi KFC. Ko mokoi kowekchi chebkondok choton amuun chebkondok en icheket koiti ko rabinik chekaaldaishe tuguk, amuun ngibkolubani chito kokakekochi kiit nekomache ko chito nelubanen hapit noto nebo credit card ketileen chebkondok konyil aeng ngamun debit card ko kerke ak loan ngamun akotindoi chelanye betut agetugul akoi betut yeilubani ko KFC komotinye shuguli agetugul bichoto che akolubanen debit card en kfc

Tos oret oinon ne kararan en wegunetab tuguk che kokeboisien? Oret nekararan en wegunetab tuguk che kogeboisien ko kewek tuguchoto iwekyini chitab kobo koinyendet neiwegu komiten en condition nekararan tuguchoto. Ko kora komamagat iwegu tuguchoto kogoiboisie anan ko kogaingem, wegunetab tuguk komoche iwegu kou ye kiioldoi ko yoton koiwegu. Kora wegunetab tuguk ko yoche iwegu ak ibing'alaldochi ile tinye shida ngiro tuguchoto iwegu amun ngot komiten kogaroronen tugucoto komami haja iwekte amun toretin koboten inyendet. Ko oret nekaran ko iwegu ko inyendet ne kiiale ak ibeng'ololdochige ile tos koya kiaje tuguchoto anan ibilenji kamakofitenin tuguchoto sikobit kenyor chito age netos kealdochi tuguchoto komiten en ngoret ne kararan amagoi kotindo shidet age tugul.

Tos kikoip nee muswog’natet ab kasari eng’ kokwet? Muswognatet ab kasari ko agot vijana che miten en kokwet komagongen kole kimengdo ano biik chebo keny, ago kigoib atebosiek che yach en kokwet. Atebosiek che manyolunot ago chemaiyanat en kokwonoto. Kora moswoknatet ab kasari en kokwet ko kigoib biiik kolachge kou olemokto mou en kasarta nekibo keny nekiilache ge biik komye. Muswognatet nebo kasari kora en kokwet kogikoib biik chebo kokwonoto mogotindoi heshima v en biik che eechen. Ko en keny kogitindoi biik chemengechen kotindoi heshima en biik choto che eechen kogikonyiti amun icheget kongen che chang ago tindo ng'amnatet neimuch konete bichuto chu. Muswoknatet kora nebo kasari en kokwet kogikogochi biik en kokwet koboisie simoisiek ichegen amakongen kiy age tugul agot netesetai en olonbo sang.

Iyae kasi ak Boleo ako ngortot customayat kole manyor msiget nikiykchi petushek somok chekikosirto tos ikertine ngalechu? Kastomayat ngomanyor mosiget en betusiek somok che kigosirto komuch ilenji tokogen mosiget amun mosiket ngab koit agot wikit agenge agoi wikishek oeng kosipge ak kasarta nekikelnchi kastomayat itune mosikonoto. Kora koimuch isuben ile kogoit ano mosikonoto sikobit imwochi inendet amun mosiket ab kastab koimuch kigoit lakini kotomo konyor inendet message age tugul nyokoib mosiket ne kigeyokyi ko kastomayat kora konyolu kogen ipkelenchi kagoit mosikonoto sikobit koib mosiket nenyinet, kora koimuch iwekyi kastomayat rabinik che kigaalen tuguk amun tomokonyor mosiket ago magat kotindoi kastomayat mosikonoto. Kora ko imuch ilenji, iyokyi mosiket age nekerke ak noto kotko kigobetyo mosikenyin sikobit kokerke ak mosiket nekigaal kostomayat, kounoto.

Tos imwa agobo walutik chekiibu sigobos boisietab sitimet nee nekicheren iyai kounoton walutik che kiibu sikobos boisietab sitimet. Ko keib sitimet koit kot ko noto kit netai amun komiten sitimet komuch koiyai kasi en ole imiten ago imuch iyai kasit agetugul nebo emotinwek age tugul matin imiten yoton. Mamagat iwendi ofisit noton ko ni ini netai nebo sitimet nekicherin, ko sitimet ko yon kemboi komuch iboishe koik tait nebo kong'ung amun sitimet ko tait noto nekararan, makerkei ak tamambul. Ko sitemet kora kotoreti en somanet, imuch isoman koech anan iyai kasit koech anan iwe ole iwendi koech. Ko sitimet kotoreti en ng'alechoto. Sitimet kora kotoreti en keger TV amun tindoi ngalek tugul chebo kasari chebo emotinwek tugul chemuch isub imiten kong'ng koinyegen.

Tos waldai ano rotetab chebo neranik? Rotetab chebo neranik kowoloksei en muda age tugul amun neranik chebo kasari kamakerge ak neranik che kibo keny. Neranik chebo kasari kong'en walutik chemagat koyai ak chemamagat koyae amamache kemwochin walutik choton.

Tos kapurent ngiro netinye tesetab chepkondok ing lokoiwek, tos koip ne? Rabinik anan ko chepkondok en logoiywek kotinye tiset ne kararan kora agot en teset ne kararan. Amun en emet anan ko kasarta nekimenye saii ko chepkondok ko kiit nebo komonut ing ye ibosie eng kasarta age tugul. Chepkondok kora ko kiit nebo komonut mising amun ye tindoi chito chepkondok komuch lachke olemoktoi, imuch konyagei en sipitalit age tugul nemoche, ago imuch kora kosomesan ge en sugulit age tugul nemoch. Ago imuch kora kwo emet age tugul ko kiprutoiyot en emet age tugul nemoche. Ko iporu kora kole iborunet ne karan amun yemite chepkondok ko kila kitu kowendi komyee ama bitu ng'alek che chang en olon tugul. Koburent kora netinye chepkondok en lokoiwek koimuch koya amun borege biik agot ko familia eng agobo rabiinik en komosta age tugul.

Kotoi kapkirwok agobo chepkondok akobo chepkondok ap kipsomaninik ab uiversity tos ng'em kipsoamaninik ii? Rabinik ii chebo chepkondok chebo university kotos kongem kipsomaninik anan kotoret komye amun chepkondok tutigin chebo kipsomaninik ab university kotoreten icheget asikobit kosuldaege en kasarta age tugul nemiten en university ko icheget kora koimuch koamisie anan koliponen school fees choto chebo university ko kipsomainik kora chebo university komuch kong'em chepkondok amun icheget ko kipsomaninik ago magat kosomoni, rabinichuto komuch kong'em icheget amun imuch koboisie koyeen maiywek anan koboisiie kerichek chemanyalunotin icheget. Ago kora kipsomaninik chebo university kotkotindoi kora rabinik chechang komuch kometo sugul icheget amun kere kole motoreti sugul en kasarta age tugul nemiten sugul ko rabinik chuto chebo univeristy kong'eme ago toreti kipsomaninik.

Tos kweton parunet ap kipsomaninik choko graduateni ako tos ne nekwcham? Koparunetab kipsomaninik choto graduateni, ko kipsomaninik chuto ko chekikosomanso ago kigosuldaen ak konyor kogikosuldaen somanenywan ko yebendi kograduateni koicheget ko nan kobendi kosome kasishek en ofisishek anan ko en serkalit sikobit kotoret ge ak kotoret emet ab Kenya. Ko kipsomaninik che bendi ko graduateni anan ko chekago graduaten ko icheget komagat nguno koik responsible en kiy age tugul neyoe sikobit kosuldaege icheget ak kobit konai icheget kole nee nomkinge ak sobenywan si yemite sang yuton yu komeger chi age tugul kiy nemanomege ak kiy nemokinge icheget en sobet noton nenywanet. Ko kipsomaninik chuto konyolu konyor kasi sikobit kotoretege icheget.

Kakien piik chesapos kopun ndeget amun mite koristo neo tos imwachini biik kole nee sokokene? Biik chuto magat kobun ndegeit ago mi koristo imwachini kityog ilenchi miten koristo ago ngobun ndegeit komiten koristo ko hatarishoni maisha nenywanet amun yon miten koristo komamagat komiten ndegeit kobune oloton. Amun imuch koyumbayumban ndegeit ak konyor ajali ne agoi kohatarishan maisha it ab bichoto chebune ndegeit. Ko bichuto chu ko agoi ilenchi kogen igochi dakikoishek chemagat kogeni, agoi kotulian korisoto sikobit koba bichoto kora igojini koteben ole comfortable amun icheget kokamagat kokagomanda ko ilenchini kotepso komiten ko comfortble ago akoi igochi kinywaji alak tugul sikobit koye yemite kogeni ndegeinito komiten kogeni kotulian koristo sikobit kosafiren agoi olekobendi komiten komye.

Tos imwaa agobo olikiigaste kiniyai boisiengun ne tinye gee ak sirkalit, ne uu biretab kura? Tos kibo kamanutiet en inyee? Piret ab kura ko kibo komonutiet en anendetamun noto kotoreti ichakuan kiongozi noton neng'ng'et neimoche kondo en emet noto nebo Kenya. Ago kora kotoretoi amun yeichakuani kiongozi ichakuani kotienge ak manifesto che chiget anan ko ole moktoi kokwerie emet sikobit itondo en emet noto ko piretab kura kobo komonutiet amun noto kotoreti sikobit kotestai emet ago kora, piretab kura ko kit ne nyolunot en chito age tugul amun ye bire kura chi age tugul koboru kole ichame emet noto ne nengung'et ago imache kondoik choto che kororonen sikobit kondoiywak en oret nekararan ago kimit emet ago tesentai itondab emet.

Tetun Ile kiikaste ano iegu agenge en tuiyetab kokwet kitoretiten ano ingee agenge en tuiyetab kokwet kotoretin amun inae shidaishek chebune biikab kokwet akitoreti igonu solution agetugul en kokwet koraa kotoreti sikobit inai biik chomenye tugul en kokwet agenge sikobit um omiten en kibagenge koraa tuiyoshekab kokwet kotoreti amun inae kondoishekuk chebo chemiten en kokwet noton si itindoi shida agetugul komuch ibeinyoru icheket sikobit kotoretin en shida noton netinyenyin biikab kokwet ko Sinai biikab kokwet kotoretin koraa sikobit itindoi wolutiet agetugul komuch iteb kewolun noton ago oribeke omiten kot tugul o biikab kokwet amun miten en kibagenge tuiyoshekab kokwet koraa koibu kibagenge en komwatinwek tugul amun kibagenge ko kiit nebo kamanut en kokwet noton ne omiten kibagenge.

Amune sikekuren tombisiet melitab emet neyamat? Melitab emet ne yamaat keguren tombisiet amun emonoto kotindo mazao alak tugul ngo ka chebo mbar ana ko kochebo agot serkalit nebo emonoto. Kigure tombisiet kora amun icheget kotindoi mazao chechang ak icheget komabetyin amitwogik amun emonoto kotindoi amitwogik che chang mising.

Ne kinetkei kobun boishetab mornet akotos boisionik ngiricho chemuch kobois komnye? En boisietab mornet ko kianetgei ale boisionichuto, nito ko boisiet korong neboisie komye, amun en boisionoto nebo mornet komuch keboisie kenyorun en uitugl ole imiten anan ko yekeyai magoset age tugul, komuch kegere kityo mornet nekemiten si kobit kecheng'en ago ye kinyoru en ole imiten komuch keib hatua en inyendet sikobit kerib biik alak chemiten en yoto karibu ak chito noto nekayai mokoset noto.

Tos kikolwanda ano ole beitoi biik taonishek eng kokwengung kongete kapit matatusiek ak pikipikishek? Ko niton ko kigowal yeo en kokwet ne omiten amun ngotko momiten pikipikishek anan ko matatusiek, komagor koba biik chechang taon amun magoi kobendat biik tugul amun, biik chechang komenye ole loo. Kora biik chebune matatuishek ak pikipikishek kora ko bendi taon kotoreti icheget amun imuch koit en kasarta, ak ibkotar shughuli kora chechwaget en kasarta ak kowek en betunoto en saishek tutikin kokagowek. Kit kora pikipikishek ak matatusiek kokiwal biik kora amun biik che chang ko kigobit kobendat koba ibkoroo kole une taonishek agowek kobaten kamakotinye shughuli alak tugul bichoto kora, kotoreti kora pikipikishek amun ma ghali mising rabinik cheboishe kobendi, mau yon boisie keldo, amu yon iboisie keldo koimuch inyoru mugonjwaishek alak tugul ak keng'etos mising imuch maibiiwege butunoto. Kokigowal mising kokwenyon matatusiek ak pikipikishe.